Uh ore ena siai naa adolta oltung'ani otonita atonie enkano adol ajo idipa atuuno enkano enye neaku etaa kegira akes etuuno enkano neun irpayek niaku etaa enkata nalotu aikesu nadolita tene ajo idipa aitai enkano egira akesikes e kajo kemashini naa ing'oru metekesaki na esiai ena sidai oleng amu keeta biashara sidai tenelo naaji nemirr ele tung'ani amu menya sii pookin naa kemiru iropiyiani kumok ata irpayek tenelo nemiraki isukuulin naa ketum faida sapuk naa kisidai sii tenelo sininye nenya nepik irkomben lenyena amu mitoki aata enyamali endaa.

Uh ore ena siai naa adolta nanu orpapaini aare ontasati uni naagira arrumoo emukokoteni natii irfakadoni inkireedi kumok adol ajo egira adumu aing'ang'ana adumu nabo aitakedoki shumata nkulie eh ore kulo tung'anak naa kajo kejo pee epuo amirr kulo tokitin uh adol ajo eton inye ang'ejuko amu ketii inchatan neku eton asidain oleng naa kisidain irfakadoni oleng amu kisho oltung'ani afya naa ore sii tenepuo kulo tung'anak amirr naa kinyiang'u oshi iltung'anak oleng akeret sininche metaa ketum ade enkiti toki nanya tenelo ade nemirr kulo tokiting pookin.

Aa ore enasiai keyieu enkariano sapuk oleng amu keyieu oltungani otapadanikia oshiake toonkolongi kumok . Ee ore enasiai naa enkiremore omukuntani , adol ajo iremoki enamukunta ee naasidai oleng , kadolita sii oltungani oitashito tene , egira ashurie ormwambuli tenkaraki naa enkirewuaj enkop enkolong, nadolta likae ogira alolo egira aingor emukunta aakajo kina siai aeasita tenaa kiremoki aitobiraki , kajo kejo naa pee etumoki aetu atipik endaa , ee endaa anaa irpaek arashu imposhok petumoki ainosa .

Ee adolita orpapai oitashito tene tenkalo olduka sapuk ashu enkopis e safaricom.aa ore ena office e safaricom naa kisidai oleng oshi safaricom amu kisaidia iltunganak oleng too nkoitoi kumok.aa ore ninye tesiai eoshoto esimu naa keretisho Oleng. nitoki sii aaku kisho iltunganak ee metaa keeta iltui entokitin naijo mpesa accounts naapik iltunganak iropiyiani enye. neeku ore safaricom naa enkampuni ena sidai Oleng. adoolta sii ele papai, kajo koloosisho tene te safaricom.ee adolita ajo ketii ninye garin kumok, netii sii building sapukin ene.

Ore ena toki naa eropiyia. tano apa ena, naa keeta apa ena tano market oleng. amu eniapa. menyaanyukoe sii ena tenakata. naa ore ena tano yiapa naa kisapuk oleng. naa tano apa ena naata ninye market Oleng tolosho le kenya.aa ore pee ijo aing'or one saaii naa meeta sai ine sai market oleng, alang' iniapa. neeku eropiyia apa ena sidai oleng. naingerokino olapa tasat oji Daniel torotich arap moi. olapa president le kenya. apa onyokita olenga aret olosho le Kenya

Eh ore ena siai naa adolita nanu mesiai ena sidai oleng adolta iltinkai aare loiremito ena mukunta akajo ore piremito aare naa kajo ketayiewua olopeny neunisho niaku etipika iltinkai aare pee siokisioki airem ena mukunta enye eji naa ore ena siai naa keeta doi market oleng tolosho le kenya aa esiai ena nauni indaikin napaasha aindim naaji oltung'ani nipik inkuashen nidip nipik irnyanya enka enkae shoto nipik irpayek nipik sii dii ninye impoosho naa ore pee eku pookin nindim sii nilo amirr nidol faida sapuk nitu nimintoki sii apukoo.

Uh ore ena siai naa esiai naori irbarabarani ore enaa enadolta ele tung'ani otii olchafu inkejek nibung'ita enkijiko naa orbaribara doi eworito naa esiai ena sidai oleng amu mitoki ingarrin aikob isoitok inkejek naa kisidai dii ena siai amu keyau ormanyara sidai enkop nimitokini aata olchafu ashu mitokini iltung'anak anang'aa intokiting aa takataka akeduo nejia edolta ajo keoritoi enkop naa adol ajo esiai sidai ena naasita ele tung'ani.

Uh ore ele tung'ani naa oltinka etii arew naa ore ena siai ompaka ake nelo oltung'ani sukuul aisomeya ena siai nelo sukuul naisumi erewata ongarrin uh oltinka aa enoshiake garri e kawaida aa oltukutuki nisumi peyiolou nelikini intokitin naasuji orbaribara neeku ompaka ake nelo oltung'ani sukuul peetum enkarriyiano naasie ena siai erewata oltinkai naa kisho sii oltung'ani metaa keyiolo ninye eniko tenepashare ingarrin torbaribarani naa esiai ena sidai oleng naa keret oltung'ani.